Koroi kekuren kejiket kejiket keboishen kebole keringoik en kobotishet yon ikole indisinik iboishen kejiket ibal keringet nekikoljin ndisinik. Kejiket Kora keboishen yon ibole keringet nebune beek simatalil beek en imbarenik.

Koroi kekure tabet. Tabet keboisie kelue chego. Ako kora, tabet keboisie keame musarek. Tabet ko kabun sotet ne kakipchei. Sotet sinyoru, kokakikol.

Mamii kiy agtugul nemile bich eng yuu. Ki ne akekre eng yu ko sukuma, spinach, ndisinik, bandek, suswek che kakikol eng taban yun, ak ketik. Kora akere paipinik che kiboisie kebisi kabatutik chutok.

Boisiet netesetai ko sutetab bandek sikotestai boisioni kobo kamanut komii pomit kerchek ak beek. Beek kotoreti eng buruchetab kerchek sikesute burwokik eng mbaret kora yo isutisiei kobo kamanut itinye ngoroik cheribe kerchek machut borto.

Amuchi aaror kit netai ne akere ko mbaret ne kakikol psongik kit nebo aeng akere biik somok chengalaldos chito akenge eng yu nekelach ngoriet ne nyalil kobaru kole kanyone nyikoneti kabatik akobo kabatisiet

Ole mi chichi kekure kap tuta. Kap tuta keboisie kekole keswek atya ye kakoekitu keswechotok keyapta koba mbaronik cheechen che ipke kolsei eng kokwwet nyu boisioni keae eng ole nekiten ak beek sikeai kunot konyalu kotestai kesisiet.

How I would teach someone to do this job is by; firs till a small piece of land, second is by repeating the digging to get rid of weeds and make the seedbed clean and thirdly is by heaping soil to avoid surface runoff and fourthly is by making arrows then plant the seeds.

Ngakeer boisioni kobwatwa amii sukul asomani eng high school kingamii sukul kokiaae agriculture ako project nekiaai kokibo kolsetab pilipilihoho neakere ing yu.

Boisiet neteseta en yu kobaetab kiagik. Baet ab kiagik kobo kamanut amu toretike asikokonu chego che chang. Amune sigobo kamanut boisioni, eng kokwet kuni? Yo kachanga chego kopitu, ko yenget kealdochin kokwet simobendi biikab kokwet, kokwet age ipkochenge chego.

Kabatutik cheikere eng yu ko viasik boisiet netesetai en yu kobo kamanut amuu toreti piasik sim yaakitu ako kora kotoreti sialde piasik inyoru chepkondok cheiboisie.

Woi imuch aaror kiit ne akere ing yu ko biik che ka tomgonyso eng koot chutok komii tuiyet akotaku katonon chito akenge eng tait nywa ako ngalalchin icheket.

tuguk chemilepich che agere eng yu ko karishek che kachana. mi karishek che kakipakan akomii che kapangan lainda en traffit eng tauni nitok agere eng yu.

Ngalaletab agenge en agenge eng kabatindet ak kanyaindetab tiongik gaa akobo kelchinoikab kikere tuga atkaan tugul.

Ki netai ne amwachini kampunitab isuzu ko ni atindoi somanet ne yamat eng kasit notok nemekat aai ako kora nganyoru kasit notok aakikishani kole kaamutu biik chechang che nyikoalishei.

Ngaker ni konyone metitnyu simetab biikap watu sim sirutichu chekisiru kesiru yo mailiban simet. aaSimet nitok kobo watu sim akelibane mdogo mdogo

Kito ne iborchinoti kiprutoinik kobunu fort jesus. Chito ne iborchinoti kiprutoinik kobun fort jesus. Chito ne iborchinoti kiprutoinik kobun fort jesus.